Makararan kinde mukanget nweny amun nginde mukanget ngweny konome buiywet ak ko yenam buiwet mukanganiton ko yekikwanyen kotinye buiwet ko imuch konam biik mionwokik ak mionwoki chuton kora ko imuch kiitin sipitali, mionwoki chuton ko koromen mising, amun mionwokik cheimuch oot kobar biik, mionwoki chuton ko choton cheu cholera ak typhoid, ko mionwoki chuton ko koromen mising, netai korong ko miondo nebo cholera, cholera ko ngot komokirib anan ngot ko makinyain en kasarta noton neyamat amewe sipitali ko imuch kobarin okot konoton nyolunot kinde mukanget elekaran anan eletilil, mukanget kora yoon koketwoen kekwongsen ko nyolu kiun mukanget ak kekonor en eletilil elemonome lokok ak asimamuch kotangoen lokochuton ak komurit kora sikoib mionwoki chukan chukokiyome keter.